Ahinya ahinya to alwora madake, to mashin maneno e mbele na kae, ok thor lworore, lakini ang'eyo ni itiyo kode, nitie ma ipurogo e pur, mar koko kaka mane mbele na mokwongono, then machielono itiyogo e rego chiemb jamni mondo owuog mayot mondo omi oket tich obed mayot ne jamni.

Gik ma aneno e nyimagi, gin bando manie chiro. To inyalo ridhgi , to koseridhgi to isusogi, to moko inyalo tedgo nyoyo , moko inyalo moo to lokore mogo ma ji chamo. To, pote kata opoklo modong' kuomeno inyalo regi to bedo chiemb jamni ne jamni manie pacho.

E tijni, itime e alworawa gi jok miluongo ni community mobilizer kata jochok oganda e alwora mwadakie, machoko mine ,tipuonjogi gibedo, iyawo pachgi kaka onego bed ni gidak, e kaka onego obed ni gitimo gik moko,e kaka onego bedni gidongore e yor ohendni. To bang'e be giyudo mor kuom wende ma giwero, ka girwakogo welo mobiro mondo opuonjgi mondo pachgi oyawre.

Kang'iyo ka, weche man kod nengo gin mafua, ma nenore mopangi maber ma oseiki mar tero e pinje jo wagunda kata pinje ma oko. Nyiso ni, mafuagi joma olosogi moketogi maber kama ,oyudo yuto margi moro matin to kendo sama giwuok ma gidhi e pinje jowagunda to bende nitie osuru ma gikelo ne sirkal marwa mar Kenya kaka yuto mag, mago mowuok e pinje ma oko.

Anyalo neno jotelo mag senate commitee mobet kendo gipenjo penjo nikech gin gi nengo ka gichung' e lowa kaka jopiny nikech wan ema waorogi e senate kuno mondo gipenj penjo e lowa kaka jopiny nikech jopiny duto ok nyal romo e senate. Koro ka anyalo neno jotendwa ma ogwel kata moyier ma eyore mopogore opogore mondo odhi ochung' e lowa kendo openj penj matek ne sirikal e lowo.

Gini nitiyogo kaka ,yoo mar ting'o gik moko kowuok kumoro achiel kitero kamachielo. Ninyalo ting' kode gari, ninyalo ting' kode dhano, ninyalo ting' kode jamni nikech itiyo mana kode e i pii, e alwora mar pii ema itiye kode. Koro nitiyo kode kaka yoo mar transportation miting'ogo gimoro, minyalo ting'go gimoro kowuok kamoro achiel nyaka kamachielo . To awachoni, niting'o kode dhano, ninyalo ting' kode gari, ninyalo ting' kode jamni kata ninyalo ting' kode mwandu moro amora midwa ringgo ei pii kowuok e point achiel nyaka point machielo.

Kae anyalo neno jatend ker machon ma en ker Ohuru Kenyatta, ker masani ma en ker William Samoe Ruto kod jatend joma obalo gi sirikal ma ne en Raila Amollo Odinga, kobet kendo mosore kendo tiyo kanyakla. Gin jok manigi nengo nikech gitayo, nitie jok matayo uchumi mar Kenyawa kae.

Ka aneno gima nie nyimani, to aneno nyithi sikul mobet, koda kompyuta e mbele gi, nyiso ni lony margi ,gipuonjore kuom lony mar kompyuta mane mbele gino, koro nyiso ni piny osejiwore kendo okawo kore ni nyithindo bende gik mane iparoni ginyalo timo mana e mbalariany, gitimo e sikunde kendo e ong'ala mani gipiny e sikunde.

Ahero tij ,maneno e mbele na ni, nikech nyiso ni data duto maga madwarore, sirikal nigo, kendo miyo tich bedo mayot kanitie gimidwaro kata kowuok kuom e gweng' kuma aye, to luwo yot nikech ong'e ni awuok e sub location mane kata e location mane,e sub county mane, timo nonro na bende yot nikech data duto ma sirikal nyalo dwaro gin go kanya chiel, koro kata ka adwa riambo e wach moro ma luore gi gik matimo ,to data ma sirikal nigo biro golo maler ni ok en kaka iwacheno, to en kaka entie e datani, kaka nokete e datani mokwongo.

Aneno ofis sirikal man gi simba mar sirikal kod ji mochung' manyiso ni gin ji matiyo ei ofisno, to en ofis makonyo ognada, en ofis ma oganda nyalo dhiye sa saya, sama gidwaro gimora mora e kaonti ma gintie.

Sitima nikod nengo ne jodak ma alwora nikech itimo kode gik mopogore opogore. Sitima watiyogo eyor liel, wanyalo tiyo kode e yor tedo, watiyo kode nyaka e riembo mashinde madongo dongo ma wan go. Koro en gir nengo newan nikech bende okonyowa lakini yuto kaluwore gi yuto mag ji, chudo mare osebedo malo ahinya mabende koro obedo ma nengone tek ma ji mang'eny ok nyal yie tiyo kode.

Gin nyithindo mobet matiyo gi yor lony masani e somo margi, kendo gimor nikech gitiyo gi yor lony masani ma gitimo e tablet ,e gimiluongoni tablet kagitimogo somo margi. Nyisoni ok ochuno ni mondo koro gidhi e buge mondo gisom nikech somo osebedo mayot, kagibiro e tablets to giyudo gik monego obed ni gisomo e bugeka ka nikanyo kendo miyo somo bedo mayot.

Tijni ne en tij chiwo oboke mag nyuol mane itiyogo chon, mane ji dhigo e osuptende, lakini tinde wan gi buge mopwodhi, mopwodhi maber mar sirikal ma sirikal chiwo mag oboke ma wadhigo e klinikegogogogogo, kendo koro miyo tich bedo mayot kendo maber. Nyiso ni bugeka, iritogi maber nikech gin gi gimorito okogi, mak ni gimora mora kata pi, kata gimarach ok nyal deny kuomgi maruch nonro mag nyuol mani kachaka.

Kanyo nitie ong'enge moketi mar pidho gweno, kendo nitie kama oketi maber ma gweno kosenyuol to tonge lware, to be nitie jalony man kanyo kata jarito mar gwen mabende nikenyo, koro nitie kar pith gwen gi kuma ka gweno osenyuol to tonge yudore mondo kik otore kata kik nyone gi gwen monyuologigo mondo otore.

En ng'amo ting'o simb ong'we yamo ma temo mondo omany app moro mar bengi, nikech aneno app mar bengi, koro otemo mondo odonj e app no to otame kaka onyalo donjo. Koro odhiyo kuma onyalo yude konyruok kata resruok e simbe mar ong'we yamo. Nyiso ni gikmoko te sani ok ochuno ni mondo wadhi e bengi aching',to thothgi nikech piny omedore kendo teknolojia bende nimalo, nyiso ni gigo wanyalo timo kata e simu ka ok wadhi e bengi aching'.

Weche duto manigi nengo ka gin kaka mashin ma golo receipt manyiso ni ka ng'ato osechudo to ogolo receipt, ogolo receipt mar chudo kaka isechudo, gik manigi nengo kendo gin sime, sime maneno kanyo minyalo tigo yor tudruok. Kidwa tudori gi ng'ama chielo,e weche mag receipt mochulne dwol maduong' mang'iyo kaka itiyo gomenda e alwora marwa, kendo girn nengo moro machielo manyalo neno ka ,en tablet matin mane bathe, manyiso ni kanitie gimidwa ng'iyo, ok ochuno ni nyaka idhi e mashindcha,e king'i, to inyalo biro ng'iyo kata e tablet ka.

En ng'ato modhi e duka mar mpesa togolo pesa to koro osegolo pesa koro jaduka miye pesane, to bende nitie penjo mabende openjo jaduka kotiyo gi simbe mar ong'we yamo.

Magi gik mathoro yudore alworawa, gin diek, itiyo kodgi e pith, inyalo yudo chak kowuok kuomgi, kendo inyalo yudo ring'o, kendo inyalo terogi e chiro milokgi magibed pesa mitiyogo.

Gima osetimore ,nonrogi ber kendo kawo lwedono nyiso ni ok onyal kawo lwedo alweda mora mora ma ok oketne kanyo, to okawo mana lwedo ma bende noselosego moketne kanyo. Nyisoni lwedo mora mora ma ok oyiego ok nyal yawe kata ok nyal tiyo kuome, koro en otiyo gi lwedo mopuodhi ma osetego manyalo yawe, kende.

Tijni kaneno taneno jopiny moriwore gi obila kendo moriwore gi chife mag kidhedhe mag gwenge moriwore kaachiel gi duol marito weche mag obila gi kaka obila tiyo gi japiny, koriwore kanyakla kendo tiyo kanyakla kendo ochung' kanyakla mar neno ni arita obedo eyo makare.

Inyalo puonj ng'ato kaka otimo tijni, koluwore kod jalony molony e wach mag pur kod ohala. Inyalo nyise kaka onyalo puro puothe, lope mabeyo kod kothe mabeyo monyalo tiyogo tijno mondo okelne yuto maber kata gi yath maber mokwoyo e wi chamne ma opidho epuothe, koro to gigi duto inyalo mana tim kod jalony.

Tijni en duol ma ochung'ne paw ndeke kata ndeke magipuodho ma onego obedni fuyo e kor yamo, koro ka ok gipuodho kata jolony magipuodho mag tiyo e ndeke mafuyo e kor yamo, koro en duol manono tich kata jotich matiyo kwondewa mag piyo mag ndeke kaka airport kata joriemb ndeke.

Ang'eyo manen ogai mar ODM kendo ne en jatend kweth piny mobalo gi sirikal, kendo ang'eyo ma sani en spika mar bunge marwa, kane pod gitiyo kanyakla kendo ndalono ne gin e kweth mar jomobalo gi sirikal ka gigolo hotuba ne jokenya, ka ndalogi giriwore lwedo mar kwedo timbe kata kaka sirikal tiyo marach.

Gino thoro yudore e alwora marwa. Itiyo kode kaka alot, kendo itiyo kode kaka gik mamajan ma iwacho ni bende dwoko tuwo mar pressure chien, kendo itiyo kode nyaka i loso gima waluongo ni fruit salad.

Kanono tijni, to aneno ka en tich ma pesa wuok kamoro achiel todhi kamachielo, todhi kamachielo tanyalo kawe kaka hola ,to bende anyalo kane, to achako ayude kaka hola, to ichako imiyago to anyalo achako atimo kode weche pur, kendo inyalo miyago kaka hola machaka achul nyaka weche mag thieth kode. Koro en luorruok mar pesa ma in go.

Tijni iyudo nikech onyalo keloni nweng'oni ma pile ka pile ka jonyuol okelo nyithindgi kar tugo kata kar toyo ngona, ma gibiro to bende girieye leche dengi, koro nyalo miyo iyud nweng'oni mapile ka pile ko luwore ni samoro joma nyalo kelo nyithindo gin ji mang'eny.

Magi jo od bura moyier kod ombulu, kendo gin gi nengo nikech gichung' e lowo jopiny kendo giwacho gik machando jopiny, kendo gin ema gin gi teko mar kalo chike marito piny ,kata mariembo kaka piny en.

En japur manyisowa kaka pur inyalo tim e yore mopogore opogore, ok onyiso ni nyaka ibed kod puodho maduong' malich eka pur nyalo dhi mbele. Nyiso ni pur inyalo timo kamora mora kata e ogunde kata e gik moyiedhi moketi to ipuro

Magi gin gik ma pile ka pile, matimore e ngima dhano e bombe madongo madongo kaka geche moyiengi e bath ndara, moikore mar ting'o dhano modhuro kod dhano maodich mawuotho koni gi koni ka timo gik mopogoreopogore.

olemo man kaeni inyalo rit e yor kokete e kumotuwo, maber maonge ng'ich mora mora mayude nikech kobedo mang'ich tonyalo kelone kwok ma mi koro obed gimoro nono ma ok nyal kata chamre maber, koro kaka inyalo chame en kete kumotuwo ma ohuyanga ma onge gima ume kamora mora.

Magi jok mawuotho kendo timo gikgi mapile ka pile kod nyamburko madongo dongo moyieng e ging apaya, manyiso ni ji bende nyalo idhogi kadhi kwondegi ma gidwa dhiye mapile ka pile.

Tijni ninyalo tim e yor lony ka opuonji kod jalony ma olony eweche pur manyasani kendo onyalo nyisi kothe mabeyo ma itiyogo kendo kothe maber ma inyalo tiyogo mondo mi giki ma ipidho onyag maber. Onyalo nyisi nyaka kit yath ma igoyo ne cham ma iketo e kari ma ipidho mar iketo mondo nomiyi yuto.

Tijni iweyoga aweya gik puodho to tuwo e puodho ,koreka bang'e, ibiro dhi ing'adogi tikelonegi dhok, to chamogi, to nyiso ni alworawa ok moye gigi, koro eki ng'ado, iweyogi to gituwo e puodho to idhi omgi, ting'adogi then tokoro ginyalo bedo chiemb dhok.